Ũcenjia wa mbei cia mbembe thĩinĩ wa thoko-inĩ ũcũngagĩrĩrio nĩ ũingĩ wa cio kana unini wacio thoko-inĩ. Rĩrĩa mbembe irĩ nyingĩ thĩinĩ wa thoko, thogora wacio nĩ gũthiĩ ũthiaga thĩ nĩ tondũ cikoragwo irĩ nyingĩ makĩria ma ũrĩa iragũrwo nĩ agũri thĩinĩ wa thoko. Ũguo ũndũ ũcio ũgatũma thogora ũcio wacio ũthiĩ thĩ. No rĩrĩa mbembe inyihĩte thĩinĩ wa thoko, nĩ ikoragwo irĩ nyinyi gũkĩra ũrĩa cirendekana thĩinĩ wa thoko, kwoguo iria irĩ thoko-inĩ cigatuĩka cia kuongererwo mbei, na ikendio na mbei ya igũrũ.